Ore eninko tenimbelekeny ena siai toosaen naa indiim aawa kunatokitin osokoni lino atumoki atimira nilo akiraki iltunganak ootayie shuguli arashuu iladuo tung'anak ooyieu ore peeindip atimira ning'amu inaduo pisai inaduo nikinchoriatai ning'amu nilo enaduo sokoni oosaen nitumoki ashomo ainyiang'u isaen ontokitin pooki naaripishoreki neeku nejia ingo teneibelekeny kuna tokitin toosaen.

Ore ena naa enkilimare ashuu esia oosinkir ashuu aitayu isinkir tenaiposha ,ore eninko teniyiolou ena siai naa lazima peeing'as ayiolou intokitin naitumiyai kanyioo eyieu kanyioo irmutegoni loo sinkir kanyioo indiim atipikaki ormtego peetum ainosha peibung neeku ore ena naa esia etipat amu endaa sii naa kemiri sii aitaa iropiyiani neeku ore eninko tenimbung isinkir naalasima peeing'as ayiolo esiai enaiposha keinko tenireu inatoki naibungieki isinkir kaingo tenimbung'ieng'e kaingo teneyiolou ajo eibung'a milo ake aton teine endama pooki nemeeta esiai nitaasa.